Nĩ ndĩrona nĩ andũ mahana gũkorwo macemanĩtie handũ mũcemanio-inĩ, na othe nĩ maroneka marongoreirie maitho mao harĩ mũtabania wa mũcamanio, kana ũrĩa ũratongoria mũcamanio ũcio, na harĩ andũ kadhaa moete moko kuonania nĩ metĩkĩranĩtie na ũrĩa mũtabania arauga.

Nĩ ndĩrona kambuni ĩrĩa yendagia indo cia cora iria itũmagĩra hinya wa riũa, igathĩrĩirie indo ciao handũ nja nĩgetha ũndũ wa kuonia andũ ũrĩa indo ici irutaga wĩra. Nĩ ndĩrona nginya kĩndũ ta tawa ũrĩ na cora ũrĩa ũratũmĩra ũtheri wa riũa.

No ngaigua ũru na tha nyingĩ, tondũ nĩ haronekana nĩ ta, nĩ handũ haronjorithio nĩ andũ na haũ hena gĩko na takataka nyingĩ ciĩrutĩtwo mũtaro-inĩ ũcio ũrĩ hau, na andũ tacio no matuĩke a kũgwatwo nĩ mĩrimũ mĩthemba ngũrani na ĩtuĩke ya kũmĩhinyĩrĩria, kũmahinyĩrĩria mĩĩrĩ-inĩ yao. Koguo takataka ĩyo ĩbataire gũkorwo ĩtwarĩtwo handũ haraya na andũ nĩgetha matigatuĩke a kũnyitwo nĩ mĩrimũ.

Ũndũ ũyũ nĩ woguni na nĩ wa bata tondũ nĩ ũrehete mbeũ njĩthĩ, nĩ maronekana nĩta gũthaka marathaka mũbira. Koguo ũndũ ũyũ nĩ ũrehete meciiria mao hamwe, ũkameheria haraya na maũndũ marĩa magũmagĩra mbeũ njĩthĩ ta ũnyuangi wa bangi, ũnyuangi wa thigara na ũnyui wa njohi, koguo ũndũ ũyũ nĩ ũmarehete hamwe ũgatuĩka woguni, na kũmacanjamũra, na kũrehe meciiria mao hamwe, ũkagirĩrĩria meciiria mao gũthi haraya kana, ũndũ wa kũmatwara kũraihu na kũhũthĩri wa ndawa ta icio.